Aparo gweno gi chips Nairobi kacha kuma ji yweye, ema nenogie. ma roll. Aneno ka gweno roll, roll. To kadonjo, to roll timiyago gi chips.